Ore enedukuya na ing'asa ayiolou ajo kaa kiama igira aipanka. Kenekanisa, kenekawaida ake duo, enake ake duo naa ipuopuo asir entito nirikuku neeku osirua nidipidipi, neeku yamate, peyie itum atayiolo ajo kakwa barakinoto ipik. Ore tenaa enekanisa, naa ing'asa aipanka ayiolou ajo kaa kanisa, kakwa irkol, na kakwa oeniki yiok arusi. Ore tenaa enekawaida duo naa ipuopuo ake duo asir enkitok, naa ailo nisir entito, nia ntokiting pookin nayieuni, basi niriku entito.

Teninepunono oltungani omoni lemiyiolororo naa aing'as airoroki, ore peindip airoroki, nintoki ainosie lomon aiteru ayiolouno, ninteru taata aikilikuan ajoki ira toi iyie oleng'ai, kaing'uaa, kainyoo iasita, kainyoo ing'oru. Oreake peeindipidipi atayoloroto, nintoki siyie aliki ninye ajoki ara nanu oleng'ai naa ena siai aasita naa ewueji neje aing'uaa nitumutumu taa tata aatayoloroto niendeleyaya airo imbaa kulie kumok indipa atayoloroto indipa atayolo ajo koleng'ai netayolo sininye ajo ira oleng'ai nitayolo siai naasita netayiolo sininye esiai niasita.

ore ematatu naa ailak naa nijing, ore engarri olopeny nemilak naa ore engarri nitalaa piijing pekiya ewueji niyieu nikiya naa lazima naa pekintadou tewueji niyieu nikintadouni neme, indim atiaki oltung'ani intasheyie pahali popote niyieu nidounyie kake ore naa engarri olopeny naa mikintadouni tewueji niyieu tewueji neyieu ninye kintadou amu itu naa ilak neeku ekitanapaki ake naa tinikijoki maitadou tene nemikintadou naake kake ore naa enda nitalaa ematatu naa ekintadouni tewueji niyieu iyie amu italaa naa engarri.

ore kulingana wematatu oltukutuk naa oltukutuk osidai amu keim oltukutuk iwuejitin pookin ore ewueji nimiidim ematatu aima naa keim ninye oltukutuk naa tene tenepuo duo, teniriamari oltukutuk wematatu naa oltukutuk osioyo towuejitin torrok amu ore naa ninye ematatu naa keim naa ewueji torronok polepole ore ninye oltukutuk naa keim ake duo ninye ewueji nesioki abaya ewueji neloito neeku ore kulingana wematatu we, oltukutuk naa oltukutuk osidai amu ninye osioyo tewuejitin torrok neim iwuejitin nemeim engarri.

Angas ake anapa, aa ore ta enapa na paisuja, naidip aisujayu naela, nandip aelayu, naishop ingilani duo nategelua ajo ninche aiset ashu ninche aishopito, ore paindip nena pooki, elee nashop ingilani naik ialala nalo tata aok breakfast shai, ore ake paindip shai natodua ajo aele si aishope esidai, atena tai esidai, tena esiai aloito, asuro ilpapit esidai naingor tekio, nadol ajo kara safi naipangu ta naji atayiolo ajo esiai aloito.

ore enkolong emusho paaya enkerai clinic naa tend'a wiki apa abayie naa akakenyu ake nalo clinic anapita impala pookin enkerai aa noshi duo naa einoto nalo nainyiang'u embuku naa ninye igerokini enkerai te clinic nelo nigeri embuku nasuj, olaini ake duo atusuja nidipi ake oltung'ani duo lasujita najing sinanu nigeri embuku ai duo naigerokitoi enkerai neudi enkerai osintano le, oifaa duo neudi tina olong nidipi ake naigerokini nashukunyie ang .

ee anyorra ajo ore emponaroto e mtandao nitadoyie enkanyit telelo amu etaa inepu ajo ore iltung'anak kumok naa kewosh impishai nepik ni post te online mishopo aitoduaya masipaisho enye ninepu ninye nkulie ajo mekure eure loomenye teni post intokitin naijo nena kepik akeduo mtandao aa social media intokitin nemeeta, nemitodolu enkanyit nitadoyie ina enkanyit oleng toontoyie, telelero pookin nisulaki intoyie .

ore irishat sidan tenkishui ai enaiko enashipakino naa teneasa entoki sidai tenanu naa kang'as ninye aigerr te diary ai peemarikino akata ajo ore ena, ore ele kekun netaase entoki sidai oleng tenanu tiatua enkishui ai naa ore tenepona enkae naitoki ake aigerr ake te diary ai neeku marikino aikata intokitin pookin sidan tenaasakino arashu tenesa tenkishui ai arashu ae post toi ninye te social media ajo atamayiana Enkai tena etaasa ena atasaka ena baye sidai nifaa apake pashipakino neeku nejia oshi nanu aiko tenashipakino isiaitin sidan teneesa tenkishui ai.

ore temurua ang kulo apolosak oibonu enchan arashu olimu tenaa ketaana enchan enaa metaana tenkop ang naa wore apa tenelotu enkata olameyu neng'as ninche apuo oldonyio atum ekeeta duo oshi ninche eniko peepuo enkomono, enkiti omono enye toldonyo eeta ewueji nepuo atumore toldonyo ore ake piidip ashom enkomono oldonyo neshukunyie niteruni arany eeta isinkolioni oponu arany naa kerany ake nemani enkang eranyita nejo duo nkuti tokitin najo ninche ore ake baada onkuti olong'i nidol taa taata piiteru asha.

ore enaai edukuya naa inchere peeng'as ninche sirkali alimu ajo kaa sababu egira aitasheyie emuratare? naa kaa muratare? pee etum aitarriyiana iltung'anak pemikiponunui ake duo ajoki iltung'anak kegirae aitasheyie emuratare meekure emuratishoi amu ore ninye te bibilia naa keetae apake emuratare emuratishoe apake te bibilia ore sininche lelo tung'anak otii serkali nemurata toi sininche neeku lasima peng'asi aelesea iltung'anak ajo kigira aitasheyie emuratare tenkarake ena oitoi wena naa inji kinko enikintasheyie amaa naa sii iltung'anak otumurataki enchoto kaji ikoni piitasheyieki irkulie.

Kore wejitin neunyeki teknoloji te nkisuma naa ekemgasi ninye aitroduce nean masaa eteknoloji teatua enkisuma oonkerra, ore ake peintroduusi nena masaa eteknoloji neyelou i kerra ajo keatae entoki najii technology neatae masaa natii si ninye technology ore ake peeyolou nena pookin netumokini taa ayau masaa eteknoloji oltungana ooponu aitengen technology netumoki aitumiya metayoloto sii ninche te nkisuma enye metoyoloto ajo kanyioo eji teknoloji, kaa siaai eas kanyioo paa esiaai sidai neifunzai teknoloji.

Lasima ninye kwanza piiyiolo atumiya internet, naa lasima pee ijing' pee ing'oru enkitampulisho te internet, ore ake pee ijing' enetii internet ning'as ai log in portal duo naitainyieki inkipanteni ningerr ingarrin inonok, ningerr ilarin, wengong' nikitoiwuoki, wongarn oo ntowuo inonok pokirare.

ore enedukuya nakang'asa airoroki olchore lai naikilikuna hali ya afya venye naiendelea naitoki sinanu aliki vile nagira aiendelea kimaisha ashu afya wore paidip nikinteru tata aimaki entoki naitutumo yiok ashu entoki duo aidscuss oninye tenebo amu lasima nasii wore pekinotote naa ketaa entoki nikijo aidiscuss tenebo oninye nikintoki natata airoo aikilikuana ajo kainyioo solution entoki nikijo duo kiro oninye pekinotote nikitum ta tata atoroto nelo kila mtu

Ore entoki naidim ilang'eni lebiotisho ataas, naa enedukuya, neng'asa aku ketum aiyatenda iltung'anak oponu inkera nayauni sipitali arashu intomonok nayauni sipitali tenkata naishaakinore. Pemitoki aku, ekeuni oltung'ani sipitali, neng'asa aton naa itu iatendi, tenaa keuni enkerai sipitali, neton itu eatendi. Nitoki sii aitinyiku facilities pookin ebiotisho, aitataaniki iltung'anak lonyamal pemitoki aku aiya enkata naado itu baiki ewueji nifaa pekipoi abakie, tenisejayu.